Nĩ mũthemba wa mboga wa brocolli ũgĩthondeka nĩgetha kũharĩria kũrĩo.

Makorwo nĩ makinyanĩire ikĩro irĩa irabatarania kũiga mbeca na kũruta, na na kwĩandĩkithia kwa, bengi irĩa nene nĩgetha andũ magakorũo na ũ ma tĩ mbeca ciao nĩ njige wega, na itikũra, na ingĩũra nĩmekũrũmĩrĩrwo nĩ bengi nene.

Ĩĩ nĩndĩretĩkanĩria na ũguo, tondũ rĩrĩa rĩrĩa twa rĩrĩa gwathomagũo tene nĩ mũrutani akĩrutana, nĩarakũiguithia na agatigĩrĩra nĩwamenya ũhoro wothe, no rĩu gũthomithio nĩ intaneti ndĩragũtarĩria maũndũ mothe.